Tekinoronjĩ ya gũitĩrĩria irio maĩ nĩ ĩcongagĩrĩria wongerereku wa magetha ma irio, nĩ tondũ niĩtigagĩrĩra atĩ irio nĩciona maĩ ona hĩndĩ ĩria kwĩna riũa. Mũrĩmi kũngĩtuĩka atĩ, no etereire rĩrĩa mbura ĩkaura nĩgetha irio ciake cione maĩ mũgũnda-inĩ, irio icio ona no ciũme, nĩ tondũ mbura ndĩũiywo rĩrĩa ĩkaura. No tekinoronjĩ ya gũitĩrĩria irio maĩ nĩtigagĩrĩra atĩ, ona rĩrĩa riũa rĩrĩ inene, irio nĩ ciona maĩ na ciakũra wega.

Nĩguo kũgirĩrĩria kwaraha kwa maĩ, thĩinĩ wa mũgũnda wa mũcere wakwa, nĩ ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndatema mĩtaro gatagatĩ ka mĩgũnda ĩyo, nĩgetha maĩ makona gwa kũgera. Thutha wa gũtema mĩtaro ĩyo mĩnene nĩ njokaga ngatema tũmĩtaro tũngĩ tũnini tũnini kũu gatagatĩ, na ngatuonereria mĩtaro-inĩ ĩyo mĩnene, nĩgetha maĩ marĩa mangĩenda kwaraha mũgũnda-inĩ marũmĩrĩra tũmĩtaro tũu magathiĩ mĩtaro-inĩ ĩyo mĩnene.

Maũndũ marĩa ndĩrona ma bata haha nĩ ndĩrona andũ makĩringĩrĩrio gwĩthamba moko, nĩgetha kweheria gĩko kĩrĩa kĩrehaga ndwari mĩrĩinĩ ĩtũ. Ningĩ nĩ ndĩrona ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ wa thĩ yothe ũkionanio hau. Ningĩ nĩ ndĩrona maĩ matheru makĩgathĩrĩrio makũrehe ũgima mwega wa mwĩrĩ thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Kwoguo na njĩra nguhĩ haha nĩ maĩ maragathĩrĩrio, ũrĩa maĩ matheru marehaga ũgima wa mwĩrĩ na maĩ matheru no matũteithagia gwĩthamba, nĩgetha kweheria tũgunyo tũrĩa tũrehaga ndwari.

Kambuni ya Safaricom Mpesa ĩkoretwe na moguni mingĩ mũno harĩ andu a Kenya othe nĩtondũ nĩteithagĩrĩria andũ gũtũma mbeca kuuma gĩcigoinĩ kĩmwe gũthiĩ kĩrĩa kĩngĩ hatarĩ na maũritũ maingĩ, ingĩkorwo nĩkwenda gũtũmĩra mũndũ wĩhara naniĩ mbeca nokũhũthĩra ngũhũthĩra mĩtambo wa Safaricom Mpesa ningĩ nĩũteithagia mũndũ kũiga mbeca ciake cirĩngiitĩre nĩtondũ handũ ha gũkua mbeca na guoko no ciore ,mũndũ nĩacigaga mũtamboinĩ wa Safaricom Mpesa nĩguo gũcigĩtĩra.